Mbeca cia MPESA ũcirutaga na njĩra ĩno. Ũkuaga thimũ yaku ya guoko, tondũ nĩyo ĩna appu iyo ya MPESA, ũgathiĩ nduka ĩrĩa ĩ hakuhĩ nawe, ĩgenti wa MPESA, ũgathiĩ ũkahihinya ũgekĩra agent number, ũgacoka ũgekĩra store number, ũgekĩra mũigana wa mbeca iria ũrenda kũruta ũkahihinya ũgetĩkĩra. Nayo ũgacoka ũkareherwo mecĩnji nini ya gũkuonia mbeca iria waruta na iria ciatigara thimũ-inĩ yaku. Kwoguo ũcio nĩguo mũtaratara ũrĩa mũndũ ahũthagĩra rĩrĩa akwenda kũruta mbeca ciake MPESA-inĩ.

Kĩguũ nĩ kĩrehaga maũndũ maingĩ mũno, na ũndũ wambere ũkoragwo wĩ hathara ya ũthũkangia wa indo na gũteyangwo kwa mĩoyo, tondũ maita maingĩ rĩrĩa kĩguũ gĩoka nĩ kũhata kĩhataga kĩrĩa gĩothe gĩakora, ĩkorwo nĩ andũ, mahiũ, mĩgũnda ĩrahandĩtwo irio, ũgwo nĩrehaga, nĩkĩrehaga hathara nene mũno na gĩgacokia andũ na thuutha mũno, tondũ andũ nĩmamomokagĩrwo nginya nĩ manyũmba makaga wĩikari, magakorwo me thĩna-inĩ mwĩngĩ mũno. Na njĩra ĩrĩa tũngĩhũrana na kĩguũ nĩ gũkorwo andũ arĩa makĩte kũndũ kũrĩa kwĩnamĩrĩru, magĩrĩirwo make kũndũ kwĩgananĩru, kũndũ atĩ ona mbura ĩngiura nene ya kĩguũ matingĩkuo na indo ciao citingĩtuĩka cia gũthũkangio nĩ kĩguũ.

Mbura ĩngĩaga kuura thuutha wa kũhanda, arĩmi magĩrĩirwo makorwo mebangĩte. Angĩkorwo nĩkũrarĩ na mbura hau kabere nĩmagĩrĩirwo gũkorwo meigĩire maaĩ, makehithĩra maaĩ matangi-inĩ maya manene manene ma mbura atĩ ona mbura yaga nĩmarĩhũthĩraga maaĩ mau gwĩtĩrĩria mĩmera yao, na ĩgatuĩka ya gũkũra ũndũ matangĩaga gĩakũrĩa kana indo cia kwendia. Kwogwo ĩyo nĩyo njĩra nene ĩrĩa mangĩka hĩndĩ ĩrĩa magũmĩirwo nĩ wagi wa mbura thuutha wa kũhanda.

Mũtaratara wa kwĩyandĩkithia na barabara ya Express Way gũkũ Nairobi, kĩrĩa wĩkaga ũhũthagĩra thimũ yaku ya guoko, ũkahihinya star, inyanya, ĩmwe, kenda, hash ũgacoka ũkahingũrithio akaunti, na gĩbandĩ gĩaku, ũgacoka akaunti ĩyo wahingũrithio kũgerera star, inyanya ĩmwe, kenda, hash, ũgekĩra akaunti ĩyo mbeca, nĩguo ũkahota gũtũmĩra barabara ĩno ya Express Way ya Nairobi.

IPOA, rũhonge rũrũ rũ deal aga na maũndũ megiĩ borithi, nĩo matuĩragia na gũthingatithia atĩ borithi nĩmekua na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire marĩ mũingĩ-inĩ na marĩ mawĩra-inĩ mao, tondũ ũngĩrora ta ũhoro ũrĩa ũkoretwo kwo ũrĩa mũborithi aratuĩkire kũratha mũraiya ũrĩa ũrarĩ maandamano-inĩ, mũborithi ũcio nĩaratuĩrio nĩ rũhonge rũrũ rwa IPOA nĩgwo angĩkorwo nĩ ekunyitĩkana na mahĩtia nĩũndũ wa gwĩka mũgarũ na watho wao, atuĩke wa gũkinyio igoti-inĩ na atuĩrwo ciira wake. Kwogwo IPOA maita maingĩ ĩrũmbũyagia mĩgendere na mĩtugo ya borithi cia gũkũ bũrũri-inĩ wĩtũ wa Kenya.

M-pesa nĩgiragĩrĩria mũndũ gũtũma mbeca namba-inĩ njũru, tondũ, rĩrĩa ũgũkorwo gĩtũmĩra mũndũ mbeca, thũtha wa kũgerera mũtaratara wothe wa M-pesa, rĩrĩa watuĩka kũhihinya gũtũma mbia, nĩ yambaga gũgũ confirm ĩra, kana gũkũrĩa, kana rĩtwa rĩrĩ nĩ rĩa mũndũ ũcio ũratũmĩra mbeca, kwoguo ĩyo nĩyo njĩra ĩrĩa mahũthagĩra gũgũteithia ndũgatũme kũrĩ namba njũru, ũkamba ũgatigĩrĩra atĩ rĩtwa rĩu rĩamĩra haũ mbere ya mbeca gũthiĩ, nĩ cio nĩ kuo ũkwenda mbeca icio ikinyĩre mũndũ ũcio, kwoguo mũtaratara ũcio wa M-pesa, nĩguo ũteithagĩrĩria.

Kwandĩkithia akaunti ya ecitizen ũthĩaga nyũmba ici ciheanaga ũtũngata wa kompiuta kana cyber ũkaheana marĩtwa makũ mothe, ũkaheana namba cĩakũ cia gĩbandĩ, ũgacoka ũkaheana KRA PIN yaku warĩkĩa kũihũrĩrĩrio maũndũ makũ mothe makwĩgie, ũgacoka rĩu ũgatuĩka wa kũhĩngũrirwo akauntĩ ĩno ya ecitizen nĩguo ũhote kũingĩra thĩiniĩ wa ũtungata.

Gũcokia mbeca kũgerera mpesa ũtũmĩte namba-inĩ njũru, woyaga ndũmĩrĩri ĩyo nguhĩ watũmĩrwo rĩrĩa watũmĩra mũndũ ũcio mbeca na mpesa, ũkamĩtũma kũrĩ inya, ithano, ithathatũ, ĩyo nĩyo ĩrĩa ĩhũthĩkaga gũcokeria mũndũ mbeca watũma kũrĩ namba njũru. Watũma ndũmĩrĩri ĩyo nguhĩ gwĩ inya, ithano, ithathatũ, nĩwĩragwo weterere mathaa ikũmi na merĩ kana mathaa mĩrongo ĩrĩ na mana nĩguo mbeca ciaku irĩa ũgũtũmĩte kũrĩ namba njũru, ituĩke cia gũcokio kũrĩ namba yaku ya mpesa nĩguo ũtũmĩre mũndũ ũrĩa ũkwagĩrĩirwo gũtũmĩra.

Visa, ĩĩ no ĩhũthĩke kũruta marĩhi thĩinĩ wa thĩ yothe, tondũ nĩ ĩtĩkĩrĩkĩte thĩ ng'ima, koguo no ũhote gũĩka marĩhi mamĩthemba yothe, kuuma bũrũri ũyũ, nginya ũrĩa ũngĩ, kũgerera kandi yaku ya visa, na maũndũ maku megiĩ mbeca mothe magatuĩka nĩ magĩrĩra wega, wega biũ.

Rĩrĩa maũndũ ma rĩera mathũka ta rĩrĩa kwaga mbura kwa ihinda inene mũno, andũ nĩ matwĩkaga ma kwaga irio, tondũ mĩgũnda nĩ kũma yũmaga. Kogwo thirikari ihinda ta rĩu nĩ yagĩrĩirwo kũhee andũ ake irio, irio iria nyũmũ, kana irio cia mĩthemba o yothe cia kũmarũgamĩrĩra ihinda rĩu gũgũkorwo gũtarĩ na mbura kana rĩũa rĩgũkorwo rĩarĩte mũno makĩrĩa. Na rĩrĩa kwagĩa kĩndũ ta mbura ya mũiyũro thirikari nĩ yagĩrĩirwo ĩhe andũ indo cia kwĩgitĩra, ona ĩkĩmaheaga irio, ĩmathamie na ĩmakĩre nyũmba njega nyũmĩrĩru citangĩkuo na kĩguũ, na angĩkorwo nĩ ciana ciao citwarwo nginya thukuru irĩhĩrwo nĩ thirikari, tondũ kwonania atĩ nĩ magũmĩirwo nĩ maũndũ matarĩ mega ma ũcenjia wa rĩera.

Ũgwati wa gũtha kamarĩ, ũndũ wa mbere nĩ atĩ mũthaki ũcio wa kamarĩ nĩ ekoraga maita maingĩ nĩ ahũthĩra mbeca makĩria ma iria egũbangĩire gũũtha kamarĩ. Na rĩrĩa otha kamarĩ aga gũkarĩa, ni atuĩkaga wa kũnyitwo nĩ meciria maingĩ, ona aingĩ ao nĩ mathiaga makegera ngero, tondũ ũrĩa akwĩrĩgĩire nĩ ekũrĩa kamarĩ tiguo arĩa. No onako no karĩ ũguni mwena ũngĩ. Ũngĩhota gũgathaka ũrĩa kwagĩrĩire, nĩ gatuĩkaga ga gũkũhe mbeca iria ũngĩhota gwĩbanga nacio maũndũ-inĩ maku ma o mũthenya. Na ũkahota gũtindĩkana na mũtũrĩre waku, na maũndũ maku makagĩrĩra. Koguo ũcio nĩ ũmwe wa ũguni, na ũgwati wa gũthaka kamarĩ kacino-inĩ.

Kandi yaku ya thimũ ĩngĩũra, ĩkorwo nĩ ya Safaricom, ũrĩa wĩkaga, ũthiaga ndũka-inĩ ya Safaricom ũkaheana namba ya kandi ĩrĩa ĩrorire kana ĩkaiywo, na ũgacoka nĩmagwĩtagia nginya kĩbandĩ. Wamane kĩbandĩ nĩmahotaga gũgũthondekera, na magakũhe raini ya namba o ta ĩrĩa ĩrorĩte hau gabere, ũgacoka gũkorwo wa gũthiĩ na mbere na kwamũkĩra motungata ma Safaricom.